Ũndũ ũyũ rĩ nĩĩ nĩ ndĩwendete, tondũ Agĩkũyũ twĩ mwĩrĩ ũngĩ funny ũhanaga wa kĩũra kana ĩtunda rĩa apple. Koguo rĩ ũngĩhota gũkorwo ũgĩthĩĩ njimũ-ĩ mwĩrĩ ũcio nĩũkũĩganana wega, tondũ nĩ ũkũhota gwĩka mazoezi either ma magũrũ, ũkorwo ũrenda nda ĩthirathire nĩ ũkũhota gũteng'era teng'era kũu, ũrũgarũge na ũhote gũteithia mwĩrĩ. Ningĩ ona exercise nĩ njega na mwĩrĩ waku wĩ general ona ũtarĩ mũrwaru ona ũtekwenda kunyĩhanyĩhĩa kilo ĩrĩa wĩnacio kana gũkĩgĩa kamwĩrĩ kega ga figure eight, ĩnĩ nĩ njega.

Tilapia rĩ nĩyo yendetwo mũno he mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ ya thamaki na kĩmera kĩayo gĩkoragwo kuuma mweri we tano nginya mweri wa kenda, kogwo ũngĩkorwo ũkĩgũra thamaki ĩ yo njanũari nginya mweri wa ĩna na kuuma mweri wa ikũmi nginya mweri wa ikũmi nginya Ndithemba nĩigũkorwo na goro nacio no nginya ikorwo na goro tondũ ti nyingĩ iria-inĩ na ti andũ angĩ nginya acio ategi a thamaki ti aingĩ maracitega tondũ nĩ maramenya ti kĩmera kĩa tilapia, kogwo kĩu nĩ kĩo gĩtũmi kĩa mbere thamaki cicenjagia. No kuuma mweri wa gatano nginya mweri wa kenda, tilapia no ũmĩone na thogoro mwega tondũ arĩa maratega, ategi nĩ aingĩ no o na nĩ nyingĩ cio iria-inĩ.